Ore kuna mali ,naa tenajo adol kuna mali naa ninche oshi eji nchugu ashu tenkutuk olashumpa groundnuts. naa kisidan Kuna mali oleng ashu ena daa, amu keisho osesen engolon ashu entoki naji proteins .euni kuna daiki tookwapi naapashpaasha, toonkwapi nairobi toonkwapi nairowua naa ntonat oshi epik ninche endaa enye .naa ore oshi kuna daiki naa nkeaji olegumes ashu enkaji oposho .na sidan oleng amu enyae ninche, indim ainosie shai tebreakfast ashu indim akeyie ainosie nkulie rishat naapashpaasha .kemelok naleng neeku sidan kuna daiki oleng. euni Kuna daiki tookwapi akeyie naijo noowestern kenya onkulie kwapi kumok oleng na megol emiri tolduka.

Ore kuna naa ninche oshi eji mushrooms ashu kinok yiok tenkutuk ang ormaasai irmambulini. ore enikoni tenintobir Kuna naa ore tenitau tolchampa ningas dei akeyie aituku kake mee duo aituku oleng, nintuku olchafu laijo enterit natanapua onkulie mautik naaji nalelek enapita. ore pee indip aitukuo nintoki aoju kuna pala eoriong kuna ngiroin ,nidotu akinyu matejo naaji tenkalem metaa entoki ake naibor natii shumata ,nintoki sii adung eneweji duo neunore ashu intona nidung intona metaa merikito intona paa idungudung taa metaa kutitik paa inteleki emoti nipik enkiti are paa incho aiyera .nitumoki duo taata naa aikaranka nepuku enda naa mee endaa.

Ore esiai eyiarare ashu eyiarare orgali ena enalio tena pisha naa esiai duo nemegol oleng .ore eninko pee eyiolou oltungani ataasa ena siai ,ashu ateyierisho naa ore tonkatitin kumok neme duo oshi entoki nagol ashu entoki nisum oltungani ,ore near toki naa entoki ake naduaya oltungani netumoki openy etayiolo. idol ake iltunganak eyeirisho eyierita irgalin naa iyiolou ake siiyie enikoni teneyieri .indim naaji atoliki oltungani ajoki intokitokie ake enkare nayanyu meitotua metanangari katukul paa inakata taa ipik enkurma nigolingol nikurt niponaa enkurma ometagolo orgali lino, neeku najia naaji eikoni teneyieri endaa naijo ena ashu ele gali.

Nkuashin taa kunaa orkokoyok naa ore eninko piintobirr ena naa inyang'u ake inkuashin orkokoyok tosokoni arashu dii ninye elelek aah iyie otuuno tolchamba niyau ang' nipik atua emoti nibukoki enkare nincho naduo meteyierata ometabaiki anaa neoku naduo kuashin. Indim ataremremo tenkalem amu inakata naaining' tenaake etanana atua amu ore ake peenanau atua neaku naa inakata ekutu. Ore ake piindip ina ajo sinanu naa piintayu inkuashin inonok tenkima nincho eng'as airopiju penyo. Ore ake peeiropiju, ninteru apik shimbi tipika duo shimbi eteyierakine shimbi ninteru aitau kulo palan leshumata paidung'dung taa endaa ino ashuu kuna kuashin inonok orkokoyok nipik esaani meinosi ainosie breakfast neaku neija taa eikoni.

eeh pae kaidim atolimu ajo teningor eneweji netiu enaa iltunganak kulo oji researchers loogira ajuru ena aitubului. ore ena naa enkaitubuli nabulunyie eweji nejia greenhouse amu tene naa naji eidimi ataramata ena aitubului oleng. neeku teningor kulo tunganak keeta embae nagira ajuru tialo ena aitubului ,elelek aa mbaa nairobir ena aitubului pee erare esiai oomoyiaritin ashu esiai ewadudu ashu dei ninye pee epon eishoi ,neeku lelo angeni taa kulo ninche kulo ogira asipu ena aitubului eniko pee earare nena baa ashu eniko pee eitasapuk enkisambuare.

Esiai ena eramatata onkurwein, naa ore ena siai ,keisum oltungani ena siai tesukul ashu elek duake kitaa naa olaramatani kitok loonkurwein. ore eramatata oonkurwein neme dii ninye naaji esiai nagol oleng ,ore eramatata onkurwein naa pee iyiolou ake eninkunaki endaa ,erishata nicho endaa ,niyiolou enipik metamanya ,niyiolou eninko tenisapishaiwejitin nemanya kuna tokiting ,neeku Nena baa naaji netipata oleng teramatata onkurwein ,neeku meyieu naaji ena enkisuma sapuk oleng ,keyeiu naaji naa oltungani likintoduaya amu inakata naa iyiolou eneyia esiai niyasita ,neeku nejia naa naji eko oltungani pee eyiolou ataramata kuna naanyor Enkai naaji nkurwein .

Kaidim ake atolimu ajo ore kuna naa enkabila enkaji ookwashen naaji ntooma, naa ore ntooma naa kebulu ake siininche naji anaa kwashen amu ore endaa enye naa atwa ntonat epik Kuna oshi aitubulu naajo lashumpa tubers ore ena naa endaa ekienyeji naa keret osesen oleng nabo ondaiki Kuna naajo langeni ashu irkitarini keret osesen oleng ore eninko pee iyier Kuna aitubulu, naa indim aitokitokie ,ontokitokie ake ore pee eku ninosie breakfast duo oshi venye eninya siininche nkwashen orkokoyok amu nekaji nabo dei ake kake kepaashari kuna penyo amu memelok taa kuna kake ore siininche naa keeta nutrients kumok oleng napuo aret osesen. neeku ina bae adolita ajo ninye nagira aasa tene ,nena kwashen kuna naagira ayiera.

Eeh ore endaa etedekenya toltung'ani lekokoida tolosho le Kenya naa kepaahari duoo enaa enatiu iltung'ana tolosho le Kenya. Amu ore tolosho le Kenya naa keetai inkabilaritin uni oltung'anak. Eetai kulo tung'anak liabori ashu ilaisinak neetai kulo tung'anak le katikati kuloojo lashumba middle class neetai naa kuna tiemasin karsisi. Neaku ore too tolosho le kenya enadaa etadekenya toltung'anak leabori ashu tolaisinak nemeduoshi enetipat oleng' amu ore kulo tung'anak ore tonkatitin kumok nemeeta ninche endaa duo sapuk neaku elelek ake einyototo nenya olgali oshai neruko apuo. Ore te kulo kulie lee katikati ashu middle class naa ninche taa loshi onya emukate, oshai nepuo. Kake ore tolkarsisi naa ore tadekenya nenyai endaa sawasawa, kenyai endaa sapuk natii nutrients pooki neaku neija teetiu ilomon tinaalo.

Egira ele tungani olio tena pisha aun olchani, naa ore embae eunore orkeek, naa embae etipat oleng teseuseu pookin nalulunga .ore irkeek naa keitisidan ormanyera ,kejo langeni ninye oshi oishoru enkijepeena najo oxygen, ninche sii oyau enatoki naji tabia nchi orashu orkuak lormanyera laa ninche oyietu enchan ,niche oyau lameitin neeku embae etipat ena oleng, egira siininche serkali ekenye naa ata dii ninye sirkali poki onkwapi ekenya aitukuj iltunganak pee epuo naa aun irkeek pee enyoriju seuseu ang amu ina esidai ,neeku embae sidai ena naret olosho eunore orkeek.

Etae ndaiki naapasha nalelek naaji eyau emoyian oltau, naa ore Kuna daiki, naa ore enkumoki enye naaa ndaikin natii eilata oleng, eyau Kuna daikin emoyian oltau isulaki tekulo tunganak opir ashu tekulo tunganak sapukin. neeku tenidimayu naaji naa ore kulo tunganak sapukin naa kengadieki enya kuna daiki natii eilata oleng .eetae sii enkae abila eilata naata entoki naijo cholesterol ore entoki naji cholesterol kelelek elo aitopir ngonyo kuna naanap orsarge aya oltau ashu eitayu orsarge tiatua oltau aaya nkulie rubat osesen naa ina naa oshi nayau emoyian naji Heart attark amu keeku naa melo orsarge tespid nayieuni .neeku keutari naaji kulo tunganak ajoki kulo oota shida oltau pee epal Nena abila enena daiki.